Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndĩrona atĩrĩ, aya nĩ andũ marathĩithia mũtu, koguo gĩkĩ nĩ gĩthĩi kĩa mũtu, na kuo harĩa ũguo mũndũ ũcio arahutia ndĩrona nĩ mbembe ciake ciraingĩra handũ ndoo-inĩ, na koguo gathĩi gaka rĩ, karonekana nĩ gathĩi karĩa gokĩte ga kĩĩrĩu, nĩamu ithĩi cia tene nĩ nene na cikoragwo nama, mĩtũngi yerĩ ĩrĩa ĩkĩragwo mbembe na ĩrĩa ĩngĩ ĩkaumĩria mũtu bathĩi gaka, kahana kanyamũ kahũthĩrĩtetekinoronjĩ ya kĩrĩu na nĩtũrona o harĩa mbembe ciraingĩrĩra noho mũtu ũriumĩra, nĩamu ndĩrona atĩ mũndũ ũyũ rĩ, aronoria mbembe icio tũ ndoo-inĩ nĩgetha hau igũrũ hau mũthuri ũyũ enyitĩrĩire rĩ, acioe aciĩkĩre hau nĩgetha cihote gũthĩĩka ciume mũtu, na mũtu wake ainũke naguo na atarĩ na thĩna, ningĩ ũndũ ũyũ nĩmaroneka nĩta, rita rĩa mbere kuona ũndũ ũyũ to nĩamu, onao nĩmaroneka nĩtamagegetio nĩ gĩthĩi gĩkĩ kĩa mũtu.

Kĩrĩa gĩũkaga mecirianĩ makwa nĩ kuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo ici nĩ kokonati, niĩ ingiuga mũndũ ũyũ na nĩekĩrĩte ndera na macuka, mũndũ ũyũ nĩ wa kũndũ gwĩtagwo Mombatha, na aya nĩ andũ arĩa maikaragĩra tũmĩgeka, matikaraga nyũmba nĩamu nĩtũrona nĩarĩte gakũnia gake hau na mũndũ ũyũ-rĩ, arathondeka kokonati ĩno ĩtuĩke, hihi ya gũkĩruga mũcere ĩ kana ya gwĩka ũndũ ũngĩ nĩ amu nĩtũrona atĩrĩrĩ ũyũ ti mũndũ wa ũgĩkũyũ tondũ nĩtũrona nĩehumbĩkanĩtie macuka marĩa mehumbĩkanagio nĩ andũ a Mombatha na ningĩ nginya macuka marĩa e ohete na ndera nĩ iratwĩra biũ biũ mũndũ ũyũ nĩ wa Mombatha nĩamu ona mĩtugo yake ya gũikarĩra gakũnia kana gũikarĩra kamũgeka nĩ mĩtugo ĩkoragwo na andũ ta acio na gwika ũũ areka kokonati ĩno, na tuona kokonati tũkamba kũmenya kokonati ici nyingĩ ciumaga mwena wa Mombatha koguo ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa niĩ ingiuga.

Mũtongoria wa mbere wa bũrũri wa kenya arĩ mũthuri ti Jomo Kenyatta, mũthuri ũyũ, arutire wĩra kuma mweri wa, mwaka wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo ĩtandatũ na ĩna, agĩcoka akĩrĩkia wĩra wake mwaka wa ngiri ĩmwe na magana kend ama mũgwanja na ĩnana hĩbdĩ ĩrĩa ahurũkire, mũthuri ũyũ ti Jomo Kenyatta we, wira wake nĩekuruhanirie na kũrũĩra wĩyathi wa akenya, na koguo nĩatongoririe gĩkundi gĩtagwo maumau, na rĩrĩa atongoririe gĩkundi gĩkĩ gĩtagwo maumau rĩ, a nyakerũ nĩonire mũndũ ũyũ nĩohĩga mũno na koguo, akímuoha mĩaka mũgwanja, thutha wa kuohwo mĩaka mũgwanja Jomo Kenyatta nĩacokire agĩũka agĩtũtongoria agĩcka kũrwara akĩhurũka, thutha-inĩ koguo arutire wĩra kwa ihinda rĩa, mĩaka ikũmi no ikũmi na ĩna, na arĩ mũtongoria njamba nĩamu, nĩarũĩrĩire wĩyathi witũ natũkĩwona kuma kwĩ nyakerũ.